Ũthambie, ũcoke ũcitinangie tũcunjĩ tũnini, ũcoke woye gĩtũngũrũ gĩaku gĩa saumu ũgĩtinangie tũcunji tũnini tũnini, ũcoke wĩkĩre magũta thaburia-inĩ wĩkĩre gĩtũngũrũ gĩaku, ũcoke wongerere mboga ciaku, ihĩe ndagĩka ithano.

Ĩthondekagwo nĩ njũkĩ no no ũthondeke mwatũ waku, ũhũthĩre mbaũ, ũcoke ũwũige handũ mũtĩ gacumbĩrĩ, handũ njũkĩ ikũhota kũmba na cikare hau ithondeke ũkĩ

Nĩ andũ, marĩ mũgũnda-inĩ ũhanditwo mboga, na marathiĩ magĩthiũrũrũkaga na garagita, karĩa karathiĩ gagĩcigethaga, na ingĩ cigatigwo citarĩ njoe, ciĩ thĩ.

Nĩ tũũri twa mbũri, tũrĩa tũkamĩirwo iria, rĩgacoka rĩkoywo rĩgekĩrwo cuba-inĩ, magacoka makarĩigĩrĩra handũ igũrũ, nĩguo tũũri tũtũ tũhote gũkama iria rĩu.

Ũkorwo na gĩbandĩ gĩaku kana namba yaku ya gĩbandĩ, ũcoke ũkorwo na mbica ya mũrengo, na ũkorwo na mbeca iria maraiga ũngĩanjĩrĩria kũiga nacio bengi nĩguo ũhingũre akaũnti ĩyo.

Kwĩna thibitarĩ cia thirikari, o-hamwe na thibitarĩ cia andũ kĩũmbe, irĩa mũndũ angĩthiĩ na one ũteithio. O rĩngĩ nĩ kũrĩ na nduka ciendagio ndawa, iria ũngĩthiĩ ũheyo ndawa angĩkorwo nĩ ũraigua ũũru.

No tũirige mĩciĩ itũ tũhũthĩre thingo cia thitima, thĩgĩngĩ kana mahiga gwaka rũthingo rũrĩa nyamũ cia gĩthaka itangĩhota gũkĩra, kana ona ithuĩ twage gũtũara nyamũ citu kana mahiũ maitũ gũthiĩ kũrĩithia hakuhĩ na, imamo cia nyamũ icio cia gĩthaka.